En tich ma nyalo kelo ohala kata yuto man malo mh kitime eyoo matin nambariyo yudo ring'o ma dhano nyalo chamo kech anguro kelo koyang' to kelo ring'o nyalo golo ring'o to kata piene inyalo tii godo e loso nengni gi gik mopogore opogore. Nambadek pidho anguro nyalo konyo gi tiyo gi chiemo modong' ikao chiemo modong' timiyo gi mondo kik chiemo mondo kik puki mh kata gik ma wuok e puodho modong' e puodho ma ong'e gima konyogo godo e puodho inyalo miyo gi to gin gichamo nambangwen dwoko pinya neng'o mar rito nikech pith mar ang'uro ok dwar ong'e tich mang'eny mitimo koro in indiko mana joma tiyo matin mondo odwok neng'o piny mar jotich mindiko.

bedo kanyakla ber nikech unyalo golo paro mopogore opogore manyalo konyou e ngima u kata bmondo uchop kamu dwaro kata inyalo bedo gi kanyakla ni maka ka in gi wach moro machando chunyi kata machando pachi ,kata gimi dwaro timo, ti nyalo dhi mondu bed gi kanyakla ni tiwacho ne gi gima chandi ,tuwuoye tung'iyo kaka wachno gik ,kila ng'ato golo pacho to ng'at machielo golo pache, to kusewuoye to nyaka wang' uwuog gi wach achiel maber ma ang' ne kony mi nyalo timo.

Wachakogi rach mar teknoloji. Ee rach namba achiel, nyalo ketho ber mar ngima kaka mar wang' kirango gik machalo kakaa wang' simu e saa mang'eny. Namba ariyo, en geno kuom teknolojia. Ji geno kuome makoro onge gima jii nyalo timo ka teknolojia onge. Namba adek en dhano koso tich nikech kama ne dhano apar nyalo tiye koro kokell teknolojicha gige teknoloji chako tiyo kanyo, tonyalo miyo dhano apar iwe kata tich to tich made dhanogo otimo koro iwene. Machielo en chido mar kor lwasi. Koro wawuok wadhie ber mar teknolojia. Tudruok e ong'we yamo eyo mayot. Mar ariyo kelo medruok e ohala ohala ekembni mopogore opogore. Mar adek yudo weche madhi mbele eyo mayot kawuok e ong'we yamo. Mar ang'wen

En gima tiyo gi ong'ue yamo ma miyo ng'ato nyalo nyiewo gik machalo kaka gik mitiyo godo eot kod gik mamoko ma ng'ato nyalo dwaro nyiewo ekuonde keno mage kata e ong'ue yamo. Ber mage en ni namba achiel orito saa. Mar ariyo yiero kuom gima idwaro. Ochiwo kaka awach ni ng'ato dwaro gige ot,.ochiwo gige ot mang'any koro in ema iyiero maberni kuom mago eko.